Iyieu enkisuma oldakitarrini, niyieu si niyiolou enkisuma orkeek look iltung'anak.

Ore oloirerio tenkaji ai naa, kaor aitumia olkifagia, nasotu aitumia pan napik olchala, naitoki sii aituku enkaji aitumia emop.

Eyau imbaa napaasha ilarrabali toonkajijik, eyau eworro ooropiyiani, eworro mali, ewuoro sii apang apuo ong'ata tekiama enye, newuoro sii inkera.

Ore entoki najira aasa tena pishaa naa ejira ng'otonye enkerai aikilikuan ajo kanyo apa itodua te tiivi too nkoloni nashomo kake igero te capital letter neeku ejo enkerai elelek egira nkotonye abuaki, nejoki tooshoki esimu.

kaliki ajoki kore inatoki ning'ira ayeu ninyang'u, miata saa hii to ntokitin olduka kake kore to nolong'i naaponu kegira aapik store nge'ejuk neeku ou ai olong' ashu tooshu ai olong' nkilikuanu ashu etii.

Ore nkilani e mitumba naye kinyang'u enkolong' e sokoni a jumanne to supuko naa ore enkinyang'a eti iltung'anak obuaya aajo fifty, hamsini, mia nilo nimpim anake kintosha ninyang'u, kelelek oleng'.

Ore emoyian nayau enyamali tolchamba naa kaitoboa aya nkulukon pee epuoi aipim te KEPHIS, naitoki sii ainyang'u irkeek te agrovet lina moyian ee enaa oo oltoki totii atua ormududu lotii atua nkulukok nee.

Enetipat enabae amu keyau ilairemok tenebo lotii nkwapi naapasha eitumia isimui airo kuhusu indaiki enye naunito, changamoto nagira aimia, nereto sii tonkoitoi napaasha anaa inoolkeek arashu o sii atum sokoni te te internet

Ore entoki najira aasa tene naaa siasa e muungano apa naji Azimio la umoja, netanang'akaki tear gas ilapisaani le serkali a irpolisi. Neeku entumo e siasa ena e Azimio la Umoja.

Ene tipat ena baye amu kesotu sirkali ushuru a te KRA egira aitumia KRA neyau nitumia ina ushuru ayau maendeleo to murua a sipitalini, sukuuliuni, nesheti irbarabarani, ene tipat oleng' esotore o ropiani a ushuru.

Keeta ing'uesin too seseni lenyee keeta nkujit naanya nkolong namoii naaku keitoboa imoyian oonkokunyi entim, neitoki sii aata entoki naji immune too seseni lenye immunity naa naisaidia ninche tenkata tenemoiyu keidim aatarr ana immnunity enyee aatara ana bacteria.

Ene tipat ena baye amu keretu iltamueyia aisho irkeek neretu sii nkera kutitik nayuni metaa keyau irkee embata arashu ene taaniki olorere. Neeku meeta haja pee epuo iltung'anak ng'uapi naalakua aing'oru isipitalini.

Ore embae naitishipisho tena siai naa indim ainoto iropiani esile te simu. Iata ake internet, eatai inkampunini naishooyo iropiani te sile, ore baada onkolong'i esiana naje, nekitiaita, nindim atalaa, neaku eitishipisho amu ore ake iata shida o ropiani, ilo ake ayau tesile ekinchori te sile niasie entoki niyeu

adamu enkata apa e korona a COVID 2020 amu ishopito iltung'anak mask to nkomomi, neeku keyau ina pisha ndamunot e korona.

enetipat ena bae amu kionyesha ajo kibunga iltungana easisho, keeta naiboisho tosiatin enye, amu meeta akata oltungani oidim kewan, niaku enetipat ena siai eanu iropiani tenebo ,Aretuno.

Kore ena siai naake eji mobile banking, aa indim aitipika o aitayu iropiani te mbenki ino ing'ira aitumia e simu. Ore enkisuma nayeuni naa piiyolou entoki najo accounting, nilo aisomea esiai e accounting niaisho te mbenki, niyolo sii aisoma te kingereza ashu te kiswahili pitum aitumia esimu.

Adamu enkolong' naitumia ena amashini a ATM ajira aitayu iropiani agira aitumia enkadi e prepaid card neeku aata apa bill najo paalak e nkaji, naitumia ATM aitayu iropiani.

Kelotu ndamunot ainei tenadol ena pisha esiai naibadilisheki iropiani, adol ndollar nabo o ropiani aja e kenya ama euro nabo ropiani aja e kenya, neeku eeltu eponu ndamunot naibelekenyeki iropiani pee kinjori nkulie.

Etii olorere loogira aareshu piishori huduma te nkapuni e Safaricom. Neeku olorere logira awosh olaini arreshu pee isaidia iltung'anak le Safaricom.

Manyor ena baye e SHA amu kore tenilo sip sipitalini meetai huduma nagirai aisho iltamueyia, nejokini oltamueyia piitoki alaaki keon iropiani e sipitali kake ore ormushaara egira ake adung'oo iropiani neeku aiba pii kaiba pii SHA.

Ore nkishu naa kaisho irkeek lowok, naitoki arem ee paiboyo moyiaritin, naitoki aituku peeear irmanyer, naing'uraki ndaat sidain naa netii nkujit, naitoki sii aisho shumbi pee emej.

Kabak enchuka natii irpaek, awosh irkeek irpaek, naing'oru olchani loar enchuka torpaek, nawosh. Naitoki si aakikisha ajo, metii nkujit natii irpaek.

Adolita erisiti e supermarket naji Tumain i,keeta oltung'ani loshomo aas ainyang'u intokiting' eatua aji, adolta tenkardasi igero shumbi, tomato sauce, inyang'ua royko osabuni, omo, inyang'ua si Colgate omajani eshai, neeku erisit ena, weilata si naelare, emusuaki olala, weilata eyiarare.

Ore ena siai naa keranyi osing'olio nigis ilewa iashindana ajo kalo laidim aigiso, needo ashu kalo laigis oleng', naa ore ena siai keasi oshi etii ilashumba aas aranyaki ilashumba.

Kadamu enkampuni e kule naji KCC naa inyang'u kule toltung'anak loata nkishu nemirakini kule, nitoki sii nitobir eilata naok inkera eilata e KCC o nkera.